Achame anyuun temetab imbaaret kepoishen kariit trakta amun ne tai, koipe kasarta ne kitiin trakta ketem mau ketem ak eut mogombet. Kora, trekta koteme imbaret kokararanit ako myeit akopal akoi ariit, kiy nemomeche eng trakta komuch kotko ropon komamuche kwo anan ko mara kotereng. Kiiy nemomeche kora trakta ko ghali maitin biik tugul kopoishe traktani kotemishen.

Netai iteme imbaaret ak trekta anan ko mogombet ipoko kararanit, karitem imbaret ipakakten koruur imbarani aki cheru suswek che koyomekitun, koyon karitem imbaranikan ipalate keringoik, ye keripalate keringoik indee phosphate anan ko soroek ak kimiin anyuun ingwandani, ye kerimin ingwandani ipakakte arawet koruut, ye kakoruut ipeimin, ipeipit, ipite sikoistokee mianwokik che kikonam ingwondani kora ak kisemberchi.

Ichechu anyun ko ingwek spinach chemiten chekapangan lainit, ingwechu kora kokakiip, kabuun taban taban paiputab beek, paipun kondoi sikokochi ingwechu, ye kakondee ingwechu koechekitu ingwechu amakoyomio. Ingwechu, kabechichu kotoku kole kakoruryo kokwam keput anyun.

Ichechu anyuun ko phosphate che kindoi ingwek anan boisionik ye kakinde kapuinguut, acham phosphate amun nginde ne tai, komabarei eut anan komapelei eut yon kakinde kapunguut. Kora, komamuchei ichek kopel ingwek anan bandek ye kakindee anyun imbaar, kora, ichechu kotoreti anyun bandek anan ingwek koruryo kokararanitun, kora, ko tuun kokakepuut imbaaret, ko tokotesetai imbaret kokararanitu amun eng phosphate che kikakindee makiketiin nguno.

Eng pichait ko keipor anyun imbaaret nemiten tireito ne kokimiin anyun muchelek anan ko pushek unga ngano. Imbaani anyun kokoropon mising akoboko changit beek eng kwenutab tuguchu mi imbaar. Kangeet kechop anyun feresit eng konait sikoistokee beek anan kobos beek chemiten imbaaraniton chekamiten boisionok simapel anyun ak kora komopol amun ngotkopol koipu hasara, ye kakenget kechop feresinok nependi kogeere ingweny ndamana koistoikee beek eng imbaar ako testai tuguk chemi imbaar koruryo.

Eng yu kokaipor anyun mureniot netinye mugombet nemiten kwenutab imbaaret, imbaarani kokokimiin anyun tuguk anan boisionik eng imbaarani ndadan koropon anan kobwa beek konyokobun kwenetab imbaarani, imbarani kokonyi beek, kakengi akechop feresit sikomuch koistokee beek eng imbaar. Kora, kimachei kechop feresit ne tenden nebendi beek ko agenge kosiptoike beek sikomuch kotestai tuguk che komiten imbaar koruut. Beechu kotko makiisto konundos tuguk chemi imbaar anan kopol anyun tuguk chekotesetai eng imbaar keminei.

Pichaini kebor anyun mesisiek. Yekiminei kechenge keswek che kororon ak kebit sokobar tiongik. meche kora kende phosphate si korurya komie ako chemobore bandek

Betut netai nekiaribe anyun nego netai nego konyalu itinye rabsiek sibial anyun nechuton en ndonyo anan tukosiek nebo aeng nyalu itech koi nywanet koinywa nebo nego neuo kotienkei nego cheiole nyalu anyun ko kot neo simabir kei nego anan kochil gei kora ko nechu konyalu itinye suskwek sikwam anun ana kotir ita sikwam anyun koek amitwokik kora nechu konyalu itinye rokook siirat nechu simarwai anan kobetyo en osnosiek.

Pichayandani kokabor lokoyat nekoi nemiten kwenutab ngwek. Ngwechu kokabor netai ngwechu kokabor kole muren nebo aeng kora ngwechu ak lokoyandani kabor kele ngolal asista anyun ara siikere anyun kokoyomio kora makimuch kinaga ichek beek nebo somok kotak kele mii kiit nekikde barak anyun kele tamna koter asisigan taanda kokosir atya kobar ngwondoni atya komong logoyandoni asikikinde sikoter asista anyun anan ko ropta.

Ne tai, eng ripsetab tuga kiit nemekchinikei korom ko rapishek, yon karinyoru chepkondok che yomekei chemuche iteche kot ne nyokomenye tuga akiale tuguchukan ak paipushek muche ial. Nebo konyol itinye biik che kikonetkei anan che kinetikei akobo ripsetab tuga. Nebo somok, konyolu kokitech kot neo simachilkei anyun tuguchukano kikei anan kwamishot, nyolu itinye amitwokik che yomotin sikwam tugchukan ama sororsio. Kora, konyolu itinye kora kerichek chepiten tuchukano amun ngipitechukano anyun koisto tiongik anan komamianso tuchukano anyuun.

Inoni anyun ko mosongik, mosongiik anyun eng kila ak kila kotam kemindoi bandek anan kemine eng kwenutikab bandek. Kora, kotam ko mosongiondoni kotam yon kakoruur atyo kepit atyo kesemberchi, kipite anyun amanun anan maam tiongik. Ye kakesemberchi atyo koruut atyo koyam kepiir atyo kealda eng indonyo anan ipkinde tinga ak ipkengaa sikoip kimnyet anan kengaa akechule anyun kongoriik.

Eng pichaini, ageere anyuun bandek chemitei tireito kwenut, kwenetab osinet, bandechu ko kiit ne tai, ko kinyolu anyuun kengot kotuch bandechu amaam tiongik. Nebo aeng kora, bandechu ageere ale kimakisemberchi anyun sigeere komuren ak konakwen. Kora bandechu komi kwenutab beek, imuche beechu konun bandechu anan kopol bamdechu, kora, bandechu kokakoit koipu nususiek kanda bandechu kotakomengech, kora bandechu anyu konwaken ako chang mising. Bandechu kokachilkei.

Eng pichait anyun ageere misisiek bandek eng yu, bandechu kotakomiten chenyalilen akomiten bandechu che kokongyo ako yomio. Bandechu kokaipor kele koropon anyuun mising akoip bandechu anan kolaal asista akoyai eng chokchinet koyamio bandechu alak kokanunio bandechu, ara bandechu kokochang beek chekokiyai bandek konunio, bandechu komakimuchei anyun kotakepuut tara kokon hasara omokaipe koba tinga ara kepoishe bandechu amun kakonunio, kakoek samiso anyuun bandechu.

Inoni anyun koparu logoek che koraranen kapsa, logoek chu kotam keminei eng ole mae konyi beek kole, ako tam kemine kora eng kopare Kericho ole kararan koristo. Logoechu kora kotam keminchis kora eng kap green house, yon kakoruuryo logoechu ako pirirekitu kouni komuch kiam koip logoek, logoechu kora komuch ketuotui ak mungaket atyo kechop anyuun koek chuis keteshin beek ak sukaruk akechukchukan ak kiye, logoechu kora komuch keip koba ndonyo ako ipkealda kesich anyun rapishek.

Tam anyun ko bandek che misisiek kotam yon kakepaal anyum kepel, ingete ichenge maat nekakolaal netinye ngetetyot ne karan inde bandianda ngung taban misisiondongung atya ipeel anyun, iwekwekchini matin konekitit ak maa sikolach ak iweiwekchi bandiandangung tor kakoruur, yon kakoruur anyun icheru ak kipirte iiste tuguk chekatiny anityo inemu anyun bandianikan.

Bo kamanut anyun keriip tuga amun ne tai, tuga konyolu kikochi amitwokik cheyomekei asikonget teta yakan kakwomis komnye kokakebai komnye akepit kiisto mianwokik kengeet eng yikano kobwane chego che kororn any. Chechoto komuch kepoishe ko chego komuch koek amitwokik anan kotam kora kechope tuguk chekikuren mursik. Kora chechot komuch ipealde eng barabara ak inyoru rapishek, tuchukan kora komuch koiyoiso, yon kakoiyoiso kenget ak kialde moeek anan itil teta moita akoip pendo, kora tuchukan komuch kora ipialde eng indonyo akisich kora rapishek.

Eng pichait ko kaipor anyun chepyosok chemiten kwaldai tuguuk, kit ne kamilan netai, komiten anyun kwenetab barabara, ko ngomiten anyun kwenetab barabara komuche kokwer karishek anan kochanga biik amami ole bune. Kit ne kamilan kora nebo aeng ko kanget kokaalda biik tuguk che karkei ako chang mising, imuche chito iweke gaa ne aoldoi amatialde kiy amun kachanga mising tuguk che karkei. Nebo somo kora, kochang tuguuk che aldoi, chang biik che aldoi lakini biik che alei anyun ko tutiin mising, kangeet indonyo nikan komachang biik che ale ako chang biik che aldoi.

kit netai yaimache imaa pandek anyun .koichenge hemait anan guniok chechat che tiengee pandek. kokainyoru kuniok chugain iitee eng olemii asista atiam anyun inde pandek. ako manyalu kochilgei nyalu kotinye tugul napas oletotkinde pandek. atia itwai twai pandek chukai ipiger ile kakoyamya komaswek tugul, inde kuniok.

Yon imoche anyun imaa bandek, ichenge kuniok anan hemaishek che echen che tiengei bandek simachilkei, yon karinyoru kuniok anan hemaishek che yomyotin icheng anyun eng bii anan tireito ole tili ole yamat mising ole tot nyorchikei ak ole tot nyorchikei kora asista notok. Ye kerinde ngwony kuniosiek chukan, iite kuniok anan hemaishek chukan inde ole katilil ak ole kayamat inde anyun bandek ak iserser bandek chukan. Bandechukan yon kakwo kasarta kora kiiten ipiwechwech bandek chukano tor igeer ile kokayomio komaswek tugul icheru anyun bandechukano aki iiste metetek chebo bandek, ye kakotililekitun bandechukan anyun indee anyun kunuonok.

Ripsetab tuga, tuga anyun ne tai, ko nyolu itinye koingwai ne kararan neripen tuchu, tuchukan konyolu kotinyei amitwokik che yomekei sikwaam amaseretio, yon kakwamiis tuga komnye, yon kakepai komnye kanyor beek, kanyor amitwokik ako tililen anyun ole ipuren tuchukan komuch kobwa chego koraran. Chechoton komuch koip amitwokik anan chechukan komuch ipialde eng indonyo anan ko dukesiek akinyoru rapishek. Chechukan kora komuch kepoishen eng kampunisiek chu echen kechopen tugun chuis alak che kikuren yoghurt ak kora chechukan kora kemuch keker ako ipkealda kokakealda eng kambishek che echen kialchi biik alak.

Betuteb piret, putetab bandek eng kapungui, ne tai, yon peputei bandek igeer bandek korok ile kokoyomio bandek sikeputie simanunio, yon kakoyomio mising bandek kokararanikitun, yom iwendi imbaar ilachkei anyun amun tilei biik mobek much kotilin kerengen anan eunek. Kora, konyolu kemusta subuhi yanda kachor amun eng asista netot kopiir biik ak kora sikechokchi, kora bandechu konyolu kepuut, mye igeer ile mesiir bandiat age tugul simangeet bandek eng imbaar, kora bandechu konyolu kiumchi komasta agenge simator konget bandechu, tor kora kemwei bandechu araek loo keger kele kakicher bandek tugul eng kapungui amangeet anyun bandek alak eng kapungui.

Siyon kakigeer anyun komitei sekemik kotam keunchin bokisisiek che kikechop che tinyei kongwek, ye kakium sekemik chukan keumchi bokisisiek chukan keipe akoi kererut ole mami polet neo, ara komiten biik chechang che tot koim anyun sekemik chukan. Yon kepakach anyuun sekemik chukan ipkochop kumiik, yon pekekwei anyun kumiik chukan kilachikei komnye amaamin sekemik chukan amun tot kobar biik, ye kerilachkei ituch togoch, ituuch eunik ak ituuk kerengek ipicheru anyun sekemik chukano kipolosu. Kicheru anyun sekemik chukai eng langat yon mololei asista simogeer yon kicheru amaiim biik, yon kakikcheru sekemik chukan icheru che koraran atyo picherunen anyun supu, yon kaicheru supu komuch kiam anan ipealde anyun eng indonyo koip amitwokik. Sekemik chukan kora komuch iwekchi kora kochop kumiik ak kora kumiik chukan komuch kiam anan kora kotam keteshin amitwokik amun toreti kora kotareti konyae mianwokik che terter eng borto.

yeyuu koindonyo anan canteenchu tukoshek che aldai anyun tuguk cheterter ak logoek. ki netai acheru eng yu ko nyanyek, acheru nyanyek amuu ipkotartea ande ingwek nebaeng acheruu ngwek chelelach. chelelach pasegeni akande maa koek ngwek. kora eng yuu acheru kitunguik , kitunguik kotaretan anyun achope ngwek ak nyanyek chugain. kora eng yu acheur pilipilik .pilipilik pateschini ngwek kara acheru ndisinik chemitei cherakanr ndisinik paame koek logoek chu sukuma imuch paam koek ngwek anan paputyi ngokaik eng gaa

En minetab lokoechu kinetai amakchinigei mbaret neoo ne kararan ne tuka aran tyong'ik alak tukul. Kora ya karamakchigei atech anyun , ata anyun ketik a turoten ketik si karon karurio lokoyandani kobu lokoyandani kowokchigei, kora nyolu atinye paipishek che birwan beek ko ng'eten oinet aran kentankishek che tinye beek agoi mbaranikano. Nyolu atinye paipishek che amatin si konyor age tugul, lokoyat age tugul beek. Kora ko nyolu atinye kerchek anyun che abiten lokoechu kan is simaam tyong'ik anan ko kisirek alak tugul aran ko mnyoso kora ko nyalu kora ko miten suswek ng'ung'unyek che amatin ak pospet chi yamiatin si korut tukuchu anyun ko karanekitun, ye kakurut abwat koko biririkitun eng kabungui akabut anyun.

En picha koboru murenik ko miten kabkawa. Achame kawechu amun karon ya kokururio anyun ko much abaalde akanyoru robishek che chang. Achame anyun kora amun mamache boishe neoo imine akibakakte en kenyit, tun kityo ibebut akialde yan kakorurio. Kiit kityo ne mamachen ko mamine biik che chang, ko mata mine biik che chang ko kenyor anyon kerchek chich che kibiten komae koime biik. Kora kenyor tukchon kimine komache mbaret neoo ichi ko manyolu korubgei kawechu yamiten kabngui.

Sikiroik anyun che kikeboishen kola tukuk eng kasari ko nyakutut ke wal laetab bandek sikiroik che iwen tirekta, ye kakeiben tinga ne kikuren tirekta komuch koib konyil agenge aku mako ibe eng chokchinet ko makuseretos kebendi koibe kasarta neoo kora, kora koibe konyil agenge amun inyit anyun tirekta akoib eng chokchinet. Kora komuch komate kobaishe sikiraik kindot karit biik ab batai achabe anyun bandechukan akuba ndonyo agoi ndonyo.

Ne tai, ichenge anyuun imbaaret neo nekikengot kokararanit akitem imbaranikan ipokokararanit, yon karoten imbaranikanito ipalate keringoik che koraran anyun che kaisup lainit ako marupkei, ye karipal keringoik chukan imuchi inde phosphate anan ko soroek che yomotin, ye kerinde anyun imiinate logpechukan anyun kosuup lainit, ye kerimin anyun indeote paipushekab beek kosuup keringoik chukan is sikonget paipushek chukan koreek beek eng oinet anan ko eng kentank chemiten beek. Kora konyolu iteer anyun amarupkei sikorepenkei beek anan koristo anan asista logoechukan che kamiten kapungui.

Icheng anyun kapunguut ne kararan ak item, ye karitem kapunguut nikan ak kangengot ipaal keringoik atyo inde phosphate anan ko inde soroik, ye kerinde imiin anyuun ingwek chukan kosuup lainit nikan kora, konyolu inake beek anan yon roponi kotepi, yon kakoechekitun kora pesemberchi ingwechukano atyo nyolu kora peipit, konyolu ipiit sikoistokee mianwokik anan koistokee siritek che kokatiny anyun amitwokik ingwechukan chekamiten kapungui.

Igeer yu anyun kokaipoor koka dukosiok anan koka taonishek, nemiten anyun kwaldai tuguchu bo kapungui, kapoor inee kole chichi ko chitoab kokwet netinye kapungui nekikomiin anyuun ngendek che terter, kikomiin anyun kotinyei bandek ako tinyei kora ndisinik, icheket kokaindee kandin atyo koyat kandin komiten anyun kokanyor amitwokik cheterter komiten anyun kokappokwalda.

Eng pichait, kokaipoor anyun mureniot agenge ak kwanda agenge che miten ichek indonyo anan dukosiek kwaldai boisionik anyun che terter. Tinyei anyuun ngendek che terter ak bandek che terter, ichek kokainde kuniok boisionik chekan akoyat atyo konde kora kiit nekipimane boisionik chukan chwaket komiten ichek kokanye chi nenyokwale sinyokwaldechi anyun tuguchuto chemiten indonyo anan kandosiekwai.

Ne tai, konyolu itinye anyun ngendek akitinye kora muchelek chouton kokarial, kora icheng sapuriet ne tilil ak irongchi anyun beek akipimane kotiengei muchelek che ndoi maa, ye karipiman beechukan, indoi chumbik akinde mwaita iyoo beechukan tor kochemukanso, ye kakochemukanso beechukan inde anyun muchelek ipiman kotiengei beek chekekende atya iker beechukan tor kobekune beek muchelek chukan, kakobekune beek muchelek chekan anyun inde taban. Nebo aeng, iyoo akichek ngendek chekano eng beek aki pakakten anyun tor koruryo, yon kakoruryo anyun idumdaen beek akinde taban atyo anyun icheng sapuriet akinde mwaita akipeel mwaikan tor koruur, yon kakoruur mwaikan inde nyanyik ak itunguik akinde chumbik aki korkoren akigeer anyun tor koruuryo, yon kakoruuryo nyanyik irongchi ngendek chukan akikorkoren ako tepakach eng maa koruryo eng kasarta kitiin. Ye kakoruuryo anyun isuutu akipakach kouuryo kiteen eng kasarta kiteen ak kiramchi bakuli ngendek chukan ak muchelek chukano.

Eng pichaini kokaipoor anyun ko imbaaret nekakimiin mauwek che kararanen kapsa, kiit nekamilan eng mauwandani kakimiin anyun mauwek chechang maa. Mauwek chu kokakochanga mising che maraisi kemuch keput anan inee konyor mauwechu tuuguk chemakchinkei sikoechekitun, mauwechu kora komaraisi kokachilkei mising che tot kobek anan kochilkei ako nunio. Mauwechuk kora ko mara komami ole kebune sikemuch kepit mauwechu konyor anyun kerichek chemakchinkei mauwechu sikoechekitun ako isto mianwokik anan isirek chekan koruut. Mauwechu kora ko mara korepenkei anyun asista, ko mara matakonyor anyun asista konunio anan koyomio anyun mauwechu anyun eng kapungui.

Inoni kanyonchon ko mororochek, che kakeket koba ndonyo. Icheket komitei eng colaishek che terter. Icheket ko chang kikinde eng komosta che terter kokanye ichek bik che nyekoalei . Icheket ko kakochanga mising ako kachilgei, ako kamitei komostap tuga kokanyei ichek konya kial ichek eng ndoyo nitok.

Ripetab areekab ngokaik, ko netai konyolu ko kiritekchi kot arechukano, kot neo ak kot ole miten ole kararan, arek chukan kora konyolu kotinyei amitwokik sikomuch icheket koechekituun. Nyolu kora kotinye amitwokik che yomekei ak arechukan, kora konyolu ialchi tuguk anan tuguk che tot kopoishen arek chukan kwaamen amitwokik chukan anan koiye beek. Nyolun anyuun kokirialchi tuguk chechang simachilkei anyun yon ye beek anan yon amishen, nyolun kora itinyei kerichek chepiten anyun anan ikochini sikoisto anan simanam mianwokik anan kolany tiongik tugul arek chukan sikoechekitu ko kararanikitun anyun arek chukano.

Ing pichait kopor anyun mbaret nekakitem kokarnit kakipal mtaroishek ako lainwek chekororon ako kakiteme mokomboik kakitem anyun kosupke chekororon lainwechuta kora kokinyi meche nyekemin ako ketup anyun lainwechuta.

po kamanut paishet ap ripet ap ngororrik ing kokwenyun yo kakoechikitu anyun komuch koiya ako much kelu chego ako yakaiyo komuch kealda chego ako ngochanga komuch kealda ing ndonyo sinyoru chepkondok chepaishe ing sapengung.

Eng pichait anyun kokepor mayainik, ichechu kotokakolok ingokiet, ko ngawo look ingokiet ipakium anyun maainik amatasamisitu anityo kinde kiit ne tilil neyamat. Mayainik chekakiyum komuch kepoishen koek amitwokik eng gaa anan ipkealda eng indonyo mayainik chu kan kenyor rapishek anan mayainik chukan komuch kekonor kotuun kakomech anyun ingokiet koshep kikochi mayainik chukan anyun koshep anyun che kobo kipsoiywet.

minet ap lokoek ing kapingui netai ichenge mbaret nekararan nekikorur nepale keringet inde pospet akinde soroek akimin anyun lokoek kokaimin lokoek inde pipit sokonyor peko simayamya yo maropani ngochun isemberchi ako yache kora ipit simanam korotwek ak tiangik ako eet.

mbarani kokaipor anyun mopek ako kokipute pandek mbarani kecheru mopek chekokoyamya akepakakchi tuga anyun sokwam ako aketyo kongopiangya tuga komuch kotesakik chego akoechikitu tuga.

minet ap peek ak mosongik ak pandek amun pandek ak mosongik koipe kasarta nekerke sokoruryo ya karuryo anyun kopiput mososngik kokakoyamya akima akoi koyamya kapsa iip kopa tinga akituye ak pandek ikwany myet akichape kongorik ana ipir ako pialde ing ndonyo.

ichet chu ko lokoek avocado achape anyun lokoiyat nepo avocado amun cham kwanyiny kora kocham koechikitu komukulitu kora komaipe kasarta neo kekonori korur ako anyinyit.

En mbarani ko kapar anyun mbareet ne oo ne kakikol kinde poishonik ng'wany. Imbarani kora ko kwenut ap yu kakinde paipushek. Kiit ne kamilan en yu ko ndandan kakinde paipushek ap peek ko kakoyamya anyun tuguuk en imbarani. Kakoyamya amu tuguchu ko manyor anyun peek che makchingei asikoektitu ndandan ko kamite paipushek.

ing pichait koporu lokoek nekikure nanasiat koya kokarur kekonori ing taput anan ko store akoi kokony kabisa komuch pekealda ing ndonyo.

Ichechu anyun ko ingwek spinach ak sukuma, tam anyun kocham kemine eng green house anan kora imin eng kapungui. Yon kenyoru imbaaret ne kararan aki palate keringoik inde anyun phosphate che yomotin atyo ipaal keringet atyo imiin anyun ingwechukano, yon kabeek kasarta nekitiin ipesemberchi ak ipiit kora ingwechukano. Kora konyolu inde kora netit barak simabiir asista kou kobaar ingwechukan anan nyokoip koristo neo nyo kobaar ingwechukan, ingwechukan kora konyolu ipiit si iste mianwokik anan piritek che tot kwaam ingwechukano kobaarun ingwek.

nyalu anyun itinye chepkondok ak mbaret sitech greenhouse yekaitech ichap anyun boxishek akinde wainik akicheng ngwek akinde bosit akipinde wainik akinake peek akipit akinde pospet chenyalunot.

kiit netai komakat ichen ketit akimin ketit koto kararanit akotia iipu nyanyek chepiriren chetomo konunyo inde selele akikwau akichng lokoek chechang akometuiye saiti simanunyo sokwal piik.

En pichait kokabor an chepyoset nekaribs kokwei logoek. tunguikchu kakikwei kakilakchi ng'wuny anyun ko kakialdai. inen komite ndonyo anan dukosiek abokwale anyun tunguik. inendet kokwee tunguik chekororon en ng'wuny asikwal ine koba gaa

Eng pichait kokaipor murenik angwan, murenik angwan chukan komiten ak mashinit anyun tabandab bandek. Bandek kotoku kele kokiputei bandek amun miten mosiik tabandab imbaaret nekakiputen bandek. Bandechu anyun kokapuut keloi akoi yu ako miten anyun kotore bandechukan, torei mashinini bandechukan komi ake ne romu bandek sikomi ake ne indoi bandek. Bandechukan kangoparei kepute bandechukan keipe anityo peketor anyun bandek singeip peketor.

Eng pichait kokaipor anyun koriikab kumiik chechu ko kikakende osinet anyun kakinde bokisisiek anan korikei ko chakinde osinet lekemet olin ole mamiten bolet neo anan matot koimak. Icheket komi sekemikichu kochope ichek kumiik eng kasarta neo, ye kakochop keba langat yon mabole chi anan yon mageere ichek sekemik atyo kocheru ichek kumiik atyo nyolu kora yon picheru kumiik kokelach kei komnye asimaamin anyun sekemik chuton anan koutin.

een pichait kokabor anyun tractor ara tractor anyun ako kora komite hemait nekakimaa, hemait nekakimaa ing' ng'wuny ako tractorne kocheru tuguuk kouu bandek ara peek checheru icheek komache sikomaa mache ichek komae hemait nekakoito anyun en ng'wuny

netai komemin ngendek ko nyalu itinye imbaret nekararan nekiketem. mbarani konyalu komitei olekararan ole matot kepchee beek kora mbaran nikonyalu kokakengot anyun kokararanit simachut tiangik nyokwam ngwek. nebaeng konyalu icheng trekta anan aeik sikotemun mbaranikai atiam kakotemun atiam kochopat keringok atiam igol anyun ngendek. ngendek chukain konyalu itinye phospate anan simine ngendek chukain .ye kakorut ngendek chugain kora koyache komitei kwen nebangendek chukain konyalu komitei paipushek cheikachin pek ngedek chugain simayamya. kora koyache irip ngendek chungain simaam tiangik anan komamyansa akobek chu.

Netai koyache itinye imbaret neon neimuche koib ngendek chekemache imin simachil gei ako rebenge tuguk chamakararanen Nebo aeng ko mbaranigan koyache ingot kobakokararanit simachut tiangik konyokwamenin ngendek Nebo somok koraa koyache itinye terekta anan koyeik sikokererun mbarani nikano kokararanit sikumuch imin ngendek choton konyalu komiten kwenushek ab ngendek choton simachil gei anyun ak matkorebengei bek koraa konyalu itinye baibushek anyun kokachin ngendek chukan koyamia

Bo kamanut anyun keriip ingokaik eng kokwenyun amun ingokaik konyolu kikochi amitwokik che yomekei eng bortonyin, yon keriip anyun ingokaik ikochi amitwokik che yomekei eng borto nyin ko kit netai, ingokaik chukan koechekitu ako nerio ako tililekitu, yon kakoechekitu ingokaik ako nyokotilio kokonin akot mayainik, ye kakonini mayainik komuch ipoishen mayainik chukan koek amitwokik anan ipealde anan ikonor mayainik chukano sikochi ingokiet karon kakoshep kosiche arek alak. Kora ingokiani ye kakoechekitun komuch ialde akisich chepkondoishek anan kora inget iyeen pendonyin akiam anyun koek amitwokik.

Kiiiten netot acher ko nyanyik, nyanyek apoishen anyun nyanyichu achopen ingwek kora kotot acheru spinach, spinech ko ayoe anyun koek ingwek, kora acherun mananasi akaam koek logoek ako kora acheru beetroot sikomuch kora koteswon korotik eng borto ak kora acheru mokopchiat, makpchiat ipoyoi koek ingwek anan achope ane makatinik. Kora, eng yu acheru kitunguuik, kitunguuik kokotoreti anyun eng kapunguinyun eng maa achopen amitwokik.

Eng yu kiit nebo kamanut eng yu ko acher ko piasinik chepich, piasinichu anyun kotoreto kokono kimnotet eng borto. Kora, eng yu acheru makatinik, makatinik konaam konamei kokono kimnotet eng borto ako tekwon anyun bortonyun kora.

Chemilan en Yu ko baishek chekanam anyun kit anan saimbost nekakisir kiamis komie ndandan icheket Koma Yami's komie ngamun borwek chwak komamiten komie komait komaisib olekakimwaita Kole kiamis komie

eng pichait kokaipor kwondo nename unga anan pushek chekikwanye inendet anyun koparaste akoneti piik amune sekepaishe unga nito nekikiser raha akoneti piik tukuk chekoron akopo unga nepo raha.

netai komeche itinye nuashek chepaishe konyalu koyamyatin ako tililen akitui komang konaishek yache kora inde nyukunyek choto chemakchinike sipichapee ngwek

Ichenge biasinik yekarinyoru biasinik chugan iwai ak yikariwai iun anyun biasinik chugan akitilatil biasinik chukan yekarilal akichemushan biasinik chukan ak bek chebelebik bakorurio ak yikakoturio anyun isertaen bek biasinik chugan akikel akinde chumbik akitya icheru akinde mesanin akoraa Nebo aeng ibel bendo ibele mwaita akibel benyikano Kotor korur Kotor ikarangan Kotor korur benyikano akicheru anyun akinde sanit nikano kora yache icheru nyanyik ak ketunguiyot akitilatil kotar komengegitun akinde sanit nikano akiam

chu ko amitwokik checham kenyoru ing tukoshek chu echen piasik chekakitil kokarkaituke no kopendap ngogjet nekakichape mwanik chechang amitwokik chu komatakaran ing lakok amun tinye mwanik chechang koya ing portap chii ako much koip korotwek.

Kit notok eng beletab bendo ko rahisi beletab bendo maibei kasarta neo, beletab bendo kora koto kwanyin maa ngebel bendo, beletab bendo komuch ibel ak kealda ak isich rabiishek, beletab bendo komuch ibel ak kiam koek amitwogik eng kapchi. Kit ne mamache beletab ko ngomeribgei kobelin bendo anan kobelin inendet maat ako kora ngo makilal mat komemuch ine kolal bendo anan korur bendo komie.

En pichait kokoboor anyone korik oeng chekakonyii beek kabisa. Tabaan kora ko koboor biik. Konyonyon metinyun, kotoku kole koroobon anyone missing koroni ibakochanga beek, ako laa biik. Kakochangaa anyun beek en kokwet ak kakonyii korik. Omokomiten ole kemenye anan olekiburunen. Kakoistogee bik kabisa, ama imuche ichek koba korikchwak. Kora bee chu komaran kokitil kolong, ak miten korichu kererut anyun sikaikobwa beek koterem koit ireyuton komokomuche chi komeny korik. Amun kakonyii korokywak

Noni kobaru pichait nebo pik che Ture pandek ara pandeek che ki kimin anyun kobara asista kumatakomuch koechekiti koyamnya anyun kotakomengechem ko mages konyo boiyot kotile mopeek bo kukochi tuga

En bichait anyun kokabar karit pikup anyun ak tuga chekaruyoiso ichechu kokabar anyu Kole mache kwalda tuga masaindani bayandani akotuga kokakoruyoiso ngweny komache keket Koba indonyo

pa kamanut anyun kemin kitunguik amun kitesta amitwokik ako kealda ing ndonyo.

Ichechu ko mauwek, mauwek kotam kechenge anyun ole kararan akecheng indoishek anan tairishek chemakepoishen, yon karinyoru tairishek anan indoishek iminchin anyun mauwek chukan atyo itutyi atyo inaken beek che yomekei ak mauwat nikan aki kochi koe kerichek mauwanikan simabeek.

Eng pichait ko kobor anyun bik che chang che bendi kotembeoni anan kosungukoni iman factory chon oldoi tukuk, kora kobor bik che kelach ngoroik che lelach icheket ko orori kondoindet anan bik che kobwonei kosweitoi kokere ole tesetai boisienywa che kilenjech amu nee si kokororon tukuk kwak cheoldoi.

eng yu kogei nemakchinike koipal keringet icheng selele netui nemachute peek akipalu anyun nyukunyek chekoron chekokoruryo akiteste soroek icheng sokek item atem akinde pek akikonor kururyo.

Netai kotam kechenge baibushek chegoen chetot keib en ainet okoi eleendi kabungui Nebo aeng ichen kit Neu mashinit anan terekta nenyokoine bek chukan kobirchi mashinit ak baibushek en ainon nikan ak nikamii bek akoi kabungui Olin koraa komuch ibir bek chugano ibirchi indoishek akibirchi teronik anyun bek chukan Koba ka keba kebaishen

Iniker agere imbaret kwenet chepyosaini komiten imbaret kwenet kobaru indisinik chekamin anyun imbaret katak kele chepyoset Nebo Minet ab biasinik indisinik anyun komie Kole Karon karurio kwam anyun keib amitwagik anan kwam koig logoek ndisinik yegagoechekitun komuch kechob koik ingwek agetesta indisinik koraa komuch Karon kechul akinde chego agetuiyatui indisinik koraa yangaechekitun iwe iyalde en indonyo akinyoru anyun rabishek

Kit netai nebo kamanut eng yu ko nyanyek, nyanyechu acheru iboboishen achobe amitwogik nebo aeng kora eng yu cheacheru eng yu ko logoiyat logoiyandani komuch koek amitwogik kora acheru sukuma bo koeku kwek anyun kora acheru mayainik, mayainichu ko bo boishen ko amitwogik anan mayainichu ibaalde eng kantin ak asich rabiishek anan mayainichu bokochi ingokiet kosheb anyun.

Oret ne kora agere kotos tes ruretap mosong'ik anan mogo ko kiit netai koyache kecheng' peek chechwaket chekimine konyolu kokial chooton chekororon. nebo aeng' kora konyolu karon kemine keminen mbaret anyun nakararan nekikorur nematot kobar peek ara kobar asista. kora konyolu kinde phosphate mosong'ik chutok anan komogo cheamegei ara kinda soroik, kora konyolu kesemberchi ya kakoruryo kesemberchi kotililitu ak kora konyolu kebiit anuyn, kibite anyun sikoisto mnyonwokik ara ara kisirek chekwangonam ichek ayakwangoechekitu kebut atcha pekemaa

En bichait niton kokabar anyun karit anan terekta anyun nekikoib kaunti nikikoib serikalit sekende kartasishek chesomis ichechu kokakiyum kartasishek en taonit anan ndonyo koyumchin karit niton Kole sikonyor kola icheket ak anyun komaimuche kochanga kartasishek anan kolakta koraa yikakonyi mising nikano Kotor kolakta Koba taban

En bichait niton kokabar mauwek chechang cheterter kabar anyun en bichait kele iyeyu ko ndonyo anan kandin nekyaldae mauwek mauwek Chu kokakinde mesisiek cheterter akinde mauwek chetinye kalait cheterter komiten ichek kwaldo icheket iyeyu koraa kokabar yekiyaen mauwek Chu miten ichek cheyae kasishek chetile mauwek komengekitun akitya konde komuch kwalda anyun anan miten kokakekonor kemache keib keyalda en ndonyo

Tuguuk chokere che kakomilan eng yu, ko kariit anan pickup ne kakorat anyun tuguk ipokochanga, ko kakochanga kakinde ketiik, kindee taban taban ketiik kole sikotestai konde amaputio. Kiit nekamilan, kot ko kakonyi kouni komuch koput kariini anan imuch koukcho tuguk amun much amun kakochanga mising tai komamito ole keiptoi anyun.

Chechu ko bandek chekakima, kit ne achome bandechu ko much yan kakema ipkokororonitu ko karon kebire kobiroksei eng chachinet neo amu kakoyomio bandechu missing bar ngebire kobire kora, kit nemamache bandechu ko kasit neo kingetei ak koibei kora kimnatet neo bandechu ter kebire anan kiyum, kora bandechu konyolu kiserser bo konyo asista tugul sikeker kele koyomio anyun tugul.

En bichait koagere injirenik chekororon Chemiten kokaito komiten kwaldo agere nager bichait niton abwate injirenik komiten anyun kakima komiten ndonyo anan komiten tukoshek komiten kialdoo koraa injirenik chuton kotagu komiten kokakebel anyun kokayabu ainet akebel kokaroron komuch Iyam anan ikarangan en gaa

En Yu kokabar komiten factori yeyu ko green house komiten kindo kekonoren anan kechapen anyun logoek chechu kokabar kokayat bik chebaishe koyae kasit somoku Koba kondaa anyun logoek orit sikotesetai koyai kasit mashinit nikano

En pichait I,kobooru bik chemiten melisiek, ak mii tabaandab oinet. Bichu ko kalach anyun ngoroik che kergei, bichu komiten kokalany alaak melisiek, kwolak komi tabaan. Icheket konome injirenik. Bichu kora kokapcheigei, mitten chenome anyun injirenik sikomii cheloguu, sikomiten chebongoni en komosto age .Kora kokotok kele bichu ko kasinywan ko kinome njirenik, en oinet newoo.

pichaini kobooru garisiek chebendii en barabara. Kit nekakomilan en ireyu ko korong netai kosamis, oret mas, kanyii ngatatek. Nebo oeng agere ale garisiek somok chechilege. Ako age kokabuut nekomingin, garit nakakobuut kokeer barak komoosor bike. Tesetai anyun biik kobendii. Anget bik chemi lorit konongetyoo kosoor chekokobutyoo. kora ko konyolu komatkochilgei, kwo agenge agenge, sikomuch komobutyo missing anan kochilgei en barabara nekanyii ngatatek.

Boisietab kinaka beek ingwek kotam ko ingwek ko yon kakemiin akepakakta space anan eng kwenutab ingwek ko kakipakta, eng yu ra kotam kindoi paipishekab beek. Paipushekab beek eng yu kindo kosungukan anan kobun ingwek tabanda sinyo keyotiin, yon kakinde pekoyotin beek chukano koi kwaam ingwek chukai. Kora komuch kerichek yuton yekimeche kende ingwek anyun kerichek.

Betut netai nekioboshien eik atomishie kokiacheng eik anyuun Chechen. Chetinye kimnotet, angwan, peng ko cheketee ak tor komongyii alak oeng. nebo oeng konyolu itinye tinget, netemee anyu imbarani. Tinget icheng netakokararan ako takokararan kelekyik asikotemuun imbarer en kasarta notok neboo chokchinet. Kora ko kiacheng murenik chenomwon eichukan sikotemwo imbaret ak kotoreton en chokchinet.

Kit netai konyolu kotinye tairisiek chechang. Newo akoi chemengechen ,nebo oeng konyolu kotinye imbaret ak kotinye ngungunyek che kororon. Ipongoni tairisichu kongeten newoo akoi nemingin kowendi kogere barak. Yekaripangan indee anyone ngungunyek che kororon, back konyii. Ye keinde inde phosphate .Ana inde soroik ngungunyek chukanoo, yekerinde kora soroik indeed beek ak yeityoo irutyii anyun ingwekchukanoo.

kit netai konyolu itinye anyun rabishek. Yon itindoi chepkondook chemuche itechen green house ak ialen paipusiek ak ingwek chemine. Nebo peng item imbaranikano ngwony green house, bak KO kararanit aityo ichob keringoik ak imin ingwekchukan. Yon kerimin ingwekchukan icheng paipusiek chukan ak indeote tabandab ingwek chuka kosungukan bokoo bek, yekerinde baipusiek chukan indeed anyun kobuun beek sikobaa ingwek koik amitwogik ingwechu kokakimin en green house inikan

Bo komonut anyun kikochi amitwogiik negoo ana ngororek. Nekoo kobo komonut yon kiribe en gaa anan kokwet, amun nekoo komoibe kasarta newoo kokakoisoo. Nekoo koyon kakoiyosoo koimuch ialdee anyun yon kakochangaa ak inyoru rabisiek. Alan nekoo yon mi toek anan nee much ieny ak iam bendanyiin. Kora negoo koimuch yon kakochangaa ieny ak icheru bendanyiin anyone akeibealdee inyooru kora rabisiek.

Bo kamanut anyun ripsetab tuga anan eik eng kap amu eik yan kakoechekitu komuch keboishen eik ketemishen eng imbar keyae boisionik. Eiik kora yan kakoechekitu komuch ialde ak inyoru rabiishek, kora eik komuch ieny ak inyoru bendo akiam koek amitwogik anan kora ip eikchu ak pakeeny eng soket ak kiam kora bendonyi.

En yu kit nekakomilan i kotiongiik ab timiin che kikuuren zebra chemiten ak tugaa cheoketoos tuguul. Tichu ak zebra ko aketoos tugul ak koyee kora beek en oinet agenge anan tiritaa agenge. Zebra ichueko kamilan kan kindee kobur tugul ak tugaa amun imuchichek kwam tuchu anan kowon tuchu en suswek che konyolu .Kora koamen tugaa suswek che konyolu kwam tugaa chotok sikosich anyun chegoo.

En pichaini kokoboor ingokyet, ingokyaanikomiten tiritaa ko agree. Anan chengee amitwogiik ak aarekchik chemengech En yutok kora komiten komii ak ngorirek. Kit neokere ko ingokaik chakakobaa akoi element tiritaa olin. Olemii ngororek ko oketos ne toot konyoo tiondoo anyun neboo timing ak koamen anyun ingokyanikan aarek. Tot konyoo ngoktoo ak koamen anan kotot kotiech ngororek, ak imuch kotiech arechu kobaar missing

Netai konyolu ibal keringet neu ainet, yekaibal keringet nekai isemenden ana anyun inde selele. yekerinde selele ipakach yekorobon nda tuun konyi peek aino nekai . yekakonyi aino nekai inde njirenik yekemache ibai anyun. njirenik chu angonyolu kora icheng'chi netit ituch barak - amune siketuchi barak, kituche barak anyun amanyokwam tiong'ik chebunu barak nyekocher njirenik chu bare iger

Yeyu ko tok kele pik che menye tapandap ara anyun ainet netinye njirenik Pichu anyuny ko mitei melit parak komitei ko chepyosok murenik ak loagook koibote kiraok ara komeche sigonem tukuuk che mengechen chekikure njirenik che mengechen chekikuren omenaa kounen anyun ndoini yeloige peek atiei koloi omenaa kokweunen ndoini atiei bo ko ma taite kobell si kwam akopell akoma kora atiei koip indonyo ba kwanlda en indonyo tukosiek ara konyor rapisiek

En yu kokoboor chito nekalach gei kotuch gei anyun, Chichi komiten kokowo kererut elemiten segemik. Inendet komiten koyumooter kumik en korikab segemik. Inendet ko kotinye anyone kit nelumen kocherunotee kumik ak kobakaktaa anyun segemik en korikchwak.

En yu koyon kimine ingwek i ichenge anyun imbaret nekararan atyoo inde phosphate. Phosphateche nyolu kiinde ingwek konyolu ko katoltolik che kororonchemaimuch kobel ingwek. Ak kora konyolu kokende chotok chenomegee ak imbar.

En pichait kokoboor anyun book chemist tabandaab ingwek .Bichu ko aroruu anyu. koarorchin biik ele kiribtoo, ele kimindoo ingwechu. Bichu kora koarorchin ele tot koaldaa, ak eletot kewaldaa anyone olekimindoo ingwek en kokwet ana kapchii.

Siachame baishet ab katutishet ab logoek Chu koamun logoek Chu itutu mutyo mutyo komebakatai anyu alak en ngweny kit nemamaen anyu koibe kasarta neon kora koibe kimnatet noton tugulet en borta yanituti kora kongete anyun akitya I get akobirin asista yanituti akora kololin tiongik en imbaret yanituti anyun

En'g yu anyon ko kebor chepyoset ne wendi ko ka tog ine, ko neti biik ole ki minendoi ndisinik inindet kokakogol ndisinik chugain ago arorchin biik ab kokwet anan lagok ak chepyosok ab kokwet amune sikegol indisiot akotareti ne indisiot ko kagegol

Inoni ko logoyat. Logoyandani ko tam ke mine eng ole chaa'ng beek amun makchingei beek anyon logoyandani chechaa'ng missing si ko rut, logoyandani ko cham kindoi tabanisyek ab ainet anan kinde mbaret legem yuno atya Kemin anyon si ko rut.

Ichechu ko logoek alak che tam ke guree watermelon biik ab tulwet anan biik che lelach logoek chu watermelon ko tam ke mine anyon eng legemisyek ana mbaret legem ole chaa'ng beek atyo kerib anyon akibutyi bospet Karon kakorur atya ke but anan ke alda.

Mbaret iteme mba ko kararanit ye karitem mbaret negain igolgei yegarigolgei iinde anyon soroek anan bospet atya kora mbaret ne konyolu kokararanit si mabwo tiong'iik nyo koam ingwek, atya ibal ferejisyek sikostagei beek, yaan kakokararanit mbaret, ibaal anyon keringonik akimiin anyon ng'endeek chugain yegarimin anyon ii, ingobiit kwenet sibinagen beek akorakebune yaan kitutchin ana kesemberi ana yakisute ng'endeek chugain

en yu kokabor kole biik chechu cheoe kasisiek eng kap chain anan kap greenhouse ole kioen anyun angi tuguk yeyu kokakibor nekai netoi nematindoi kiitabut kole noni kikeborchin letesetai kasit inendet kiarorchin agenge ole tesetai kasit nemite imbar anan ole murei aldoishetab tuguk.

Ichechu anyun ko logoek chekikuren kitunguik kitunguik chuton yangagebal en imbar Inyo kistoi sagek chwak Asa kinde yele matinye bek ele yamat kabisa chechu imuch kendee kinuet neyamat akirat kutuswek anan indeed indoishek anan inde chago kosisigei tatun koit betut nekibaishen kialdoo

Kiteme imbaret bakokararanit ibal anyun keringoi anyun akomanyalu korub gei keringonik yekaribal keringonik chugan imin anyun akimine phosphate anan ko soroek ak yangarimin anyun en gwenutushek inde baibushek cheibe anyun bek konda ingwek chugan amayamia yangaindee ibakakte tun yangagorurio isemberchi anyun yangarisember bit anyun sikostagei mianwagik anan ko isirek chekangonam anyun ngwek chuton amatkorurio

Minetab minutik kokii nenyalu kokeer korang ko keswek keswek cheiole anyun ko chotok chekeoldoi eng kantin che kororon kora namba aeng akere kole chekienyo minet anyun amete tuguk guk boisionik kuk chemite gaa kerchek chenyoljin minet ko kerchek che chotok chekikinet bik chenomekei ak minutik kuuk ko tiengei kora ole ibialdochini nyolu ialde tuguk kuk ialdechi yotok ngotko kobo ndonyo anan bo chito ne ialdochini chichotok nekiro naikei sikwoun ak beit ne kararan.

En bichait kokabar anyun chepyoset nekawaa kobarta komamiten kokakinete akoba tuguk akibir ichek bichait amurenik aeng kokaname logoiyat kokabir en tainywan kokabar indishit chechang chekororon chekorurio koraa kokabar logoek cheterter ak koraa kokabar sotonik kokabar ichek Kole Kabir kobiren bichait kobareek tuguchu anan kabakengololen akimete bik akoba baishonok ab imbar

Inetitoi ano chito olekiyoito boishoni boishoni ateme mbaret aka kerer chekoik tulonok amine anyun inguek chuk asindorobonien kwenyun komala bek nguek chuk

Betut ne tai nekiakete anyun torokta, kit netai konyolu ingen anyun iket torokta nebo aeng konyolu ko kelek chebo torokta ini ko kororon ak komuchi ichek kotem imbaret kora konyolu komi mwanik torotainiken ak kora konyolu itinyei inguvut amu pakotemei toroktaini imbaret eng kasarta neo.

Bo komonut anyun minsetab ketik eng kokwet anan en ngwonyuni amu ngebeen ketik cho kakemin amu ngoechekitun koyai anyun mbaret anan kokwet kokararanit kora ketichu kokakoechekitu kokochin anyun biik ak tuga koristo noton neyamat en borto kora ketichu kemuch ketil akealda en ndonyo inyoru rabinik ak ketichu komuch keib akebet akeib kwenik kwenik chugai komuch keboisien eng kap chi ana ibak kialda kora ketichu kora yo kaechekitun kemuch keboisien kengote ngotwa anyun

Tuguk anyun chekakomilan anyun en bichait niton anyun ko mauwat ko kabingui nekakimin anyun mauwek anan ingwek lakini kikelaki tuguk kartasishek Kotor kosamisit anyun kiketumchi kartasishek tai kikoseret mauwat ndani mauwat ndani anyun komaimuche Ara ingwandaninkiam amun kikobur anyun ak kartasishek kotkiam kokonu mianwagik koraa kakobarchi mauwat ndani bichait kartasishek Chu amun mauwat komakomuche anyu5koi koraa

Bo kamanut anyun boisietab kecher kartasisiek anan kekwei kartasisiek chemitei sukul amu ka saisiek ne tai kou achek yekakobar pichait nebo suun nebo kartasisiek chugai komuch koib mianwokik cheterter atya kokakoib mianwokik cheterter komuch kemian nebo somok kora komuch koba beek chekakie yekakoba beek chekiee komurita nayun beek chugan yekakomurit koib mianwokik cheterter kora komuch kartasisiek cho kounyengei tiongik cheterter cheome biik

Betut netai nekiaribe anyun ngororik konetai konyalu itinye rabisiek iale rokook itinye rokook chukai irat anyun ngororek simarwoiso anan nebo kochor tugukab biik eng kabungui kora konyalu itinye amitwokik che yomiotin sikwam haraka suswek sikwam anyun ngororek chu kora konyalu itinye beek ak kora konyalu itinye kerchek siibit anyun koistogei mianwokik atya koistokei kerchek tuguk che kokakolany ichek nyalu kerute anan kebutyin kerchek sikobur koechekitu komye.

Netai konyalu item mbar akingot yon karitem mbar anyun akingot ibalate keringonik chelooen yekaibal chugan chekaloen inde anyun ndishot nikan atya iminde phospate anan ko soroek yon karimin anyun ndishondoni kaan ibal perechishek eng kwenut atya ironji beek anyun a,u ndishot komakyingei bek chechang sikorut atya kora ndisinik chugan komanyalu ko rup kei simarebenkei beek anan korebekei koristo anan korebekei asista nemokyingei ichek sikorut.

En bichait anyun kokabor lagokab sukul ak mwalimu lagok chutok kabur eng ngwony eng ole kayosnet ako kiit nemwae komi mwalimu mureniot akenge netononi eng taitab lagok chebo sukul cheko burio akonam kitabusiek ak kalamit kaib ichek inete ine akobo osinet ama kora ketik inendet kora konetikei lagochu akobo kit netesetai ak boisiet ak ole kimindoi tuguk anan kokamiten lessonit komutin oba yun lekemet olinbo akonet.

Kit netai nemakinigei en pikani konyalu itinye terekta anyun terekta konyalu koron netai Ingen iget terekta ini akingaen item imbaretnyalu item anyun imbaranikan sisib lainit amesiren nyalu koraa item imbarani akiker Kole tor katemak komie imbaranigano

En yu kekere uwanjet anan tireito anyun nemi lawet kale takokayam kabisa maimte suswot angot akenge yu toku kele kawo asista anyun ole ke yu yeyu kora kotagu kele mamiten anyun beek anan tomgoi korobon korobonji yu sikoru suswek kooyomio anyun yeyu komamite kitot akenge ne nyalil.